Mogarũrũku makoniĩ ũgũri ta kwenda indo cia kĩĩmerera mahutagia mĩtaratara ya kũiga mbei ũũ; ũkoraga andũ nĩ marenda kũgũra indo cia kĩmerera no kũrĩa indo ciroima kana ũrĩa indo icio cigĩtwo no nginya cigwo na ũndũ, ũndũ, no nginya cigwo, cigwo wega nĩguo citigathuke ihenya. Na ũkoraga mũndũ erwo mbei ya indo icio onaga tarĩ mbei nene mũno na mũndũ ũcio no ahote kwaga gũcigũra na ningĩ akona mbei ita ya maheni. No ũrakora indo cia kĩmerera nĩciendaga maũndũ maingĩ. Nĩguo gũbacĩrĩra wega wacio no nginya cigwo na mũtaratara mwega. Na nĩguo ũkoraga mbei yacio nĩ tofauti o ihinda na ihinda.

Njĩra ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno kũratha ũraĩ indo cia ũrĩmi na indo iria cithũkaga na ihenya ikĩgũrwo nĩ ũrathi ta kũrora rĩera. Ũkoraga rĩrĩa kũĩna rĩera rĩa riũa, riũa rĩ rĩnene rĩ rĩnene mũno, indo iria cithũkaga na ihenya nĩ cithũkaga na ihenya , ũkoraga kĩndũ ta mahũa rĩrĩa kwĩna riũa rĩingĩ nĩ momaga ihenya, Kĩndũ ta mbembe, kĩndũ ta matunda, marĩa mabatiĩ matwarwo thoko matarĩ meru, mangĩigwo handũ hena rugarĩ rũingĩ nĩ ũkoraga indo icio nĩ cia thũka. Rĩu niĩ ndĩrona njĩra ĩrĩa ĩroragwo nĩ kũrora rugarĩ ũrĩa rũhana.

Kũgĩa na ũhoro wa marĩa marekĩka kwa mahinda rĩrĩ thoko-inĩ, gũtaithagia arĩmi kũgĩa, gũtaithagia arĩmi gũtua matua mega ma ũciarithania. Ũkoraga rĩrĩa mũrĩmi aramenya atĩ itunda rĩrĩ thaa ici nĩrĩo rĩ thoko, na nĩrĩo rĩragũrwo wega, na nĩrĩo andũ marenda, nĩekũhota gũthiĩ, amenye itunda rĩu ũrĩa rĩhana, na mbeca irĩa cirendekena nĩguo kũgũra itunda rĩu, nĩguo arĩhande, nĩgetha onake arĩgethe, nanĩguo abaindike nakũrĩendia na akĩrĩenderia andũ akamenya, andũ nĩrĩo marenda na nĩekũhota kũgĩa ona thoko ĩrĩa ĩtekũmũthumbũra agĩetha.

Ngamĩra cikoragwo na maruiri mwĩrĩ-inĩ wacio nĩguo, maruiri maya, maruiru maya makoragwo ma kũiga maaĩ, ũkoraga ngamĩra nĩ nyamũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩikara kũndũ gũtarĩ na maaĩ maingĩ. Ngamĩra nyingĩ cikaraga kũndũ gũtarĩ mbura, maaĩ, tondũ nĩcio citũmĩkaga ta njĩra ya kuma kũndũ kũmwe nginya gũthiĩ kũrĩa kũngĩ. Rĩu ũkoraga atĩrĩrĩ, nĩ hinya mũno cikorane na maaĩ, no mĩruiri ĩno ĩrĩa ĩkoragwo mĩĩrĩ-inĩ yaoĩ, nĩyo igaga maaĩ mau, na ĩgataithia ngamĩra ĩno gũikara ona thikũ mũgwanja, ona wiki ĩmwe kana igĩrĩ, ĩtekwenda maaĩ, na ĩkahota gũikara tondũ ithuothe nĩtũĩ, atĩ ndũngĩikara thikũ icio ciothe ũtarĩ maaĩ, ona mũndũ mwenyewe nĩ endaga anyue maaĩ, nĩguo ahote gũikara wega, na mwĩrĩ wake ũhote kũruta wĩra ũrĩa ũbatiĩ.

Maũndũ marĩa matua marĩa ingĩoya nĩguo gũteithũra, mũgũri ũrĩa etĩtie indo ciake gũtũmĩra email nĩ ũkũmwĩra agerie kũrora kana email ĩyo nĩ yathire kũrĩa ĩbataire gũkorwo ĩgĩthiĩ, tondũ no ũkore nĩ anga nĩ ahĩtirie ndemwa ĩmwe kana igĩrĩ agĩĩtia indo icio, na angĩkorana na tũrĩa nĩme tũrĩa tũngĩoya tũngĩoya mahĩtia mau make na tũhũthĩre ũru no tũmwĩke ũguo. No ningĩ mũgũri twarora kana nĩ atũmire email ĩyo njega rĩ, no ndĩmwĩre agerie gũbuatĩrĩra andũ acio na kũmona maitho kwa maitho, athiĩ kũu kwa andũ acio ma mũtũmĩire email ĩyo, nĩguo ahote kũarĩa nao mamenye nĩ kĩĩ kĩrenderea nĩguo ndagakue ngoro kana one taiyĩtwo atekũmenya nĩkĩĩ kĩrenderea

Ĩ niĩ nĩ njiganĩrĩte na motungata manyu na indo cianyu. Tondũ rĩrĩa ndĩroka gũkũ nĩguo heane mawoni makwa kũingĩra site~inĩ ĩno yanyu nĩ na ũraithi. Na ndĩrenda indo nyingĩ irenda tu o email yakwa na password yakwa. Na ndoingĩra haha nĩ nyonaga nĩ mwĩtĩkĩrĩte kũigwa mawoni makwa marĩa njugĩte na ona marĩa mũtetĩkĩrĩte nĩ manini. Rĩu kumanica atĩ nĩ murathikĩrĩria na niĩ nĩ njiganĩrĩte biũ na motungata manyu na nĩ mega biũ biũ.

Niĩ, ũrĩa ingĩũria mũndũ ũrĩa aranyendeirie TV kũgerera intaneti-inĩ, na TV yakwa nĩ yoka yathũka thĩinĩ wa ciumia igĩrĩ, ingĩamba hũrĩre mũndũ ũcio thimũ, ndĩmũririkanie, ndĩmwĩre niĩ nĩ niĩ mũndũ ũrĩa ndĩragũrire TV kuuma gwaku, na TV yakwa nĩ yathũka, na no ĩkorwo, no amake mũndũ ũcio tondũ nó anga nĩ anyendeirie TV ĩyo ĩ njega no anga ĩrathũkĩire mwena wakwa na njĩra ataramenya, ndĩmwĩre TV ĩyo ona ndinamĩtũmĩra, tũndũ no ciumia igĩrĩ ndĩngĩkorwo ndĩmĩtũmĩrĩte mũno, na no oke okorwo ndaranjĩtĩkia oke amĩrore kana hena kĩndũ ĩkĩtwo nĩguo ĩthũke, na mũndũ ũcio rĩ, make sure mũndũ ũcio nĩ nĩeka nĩ aiganĩire, ndikamwarĩrie ũru, kana ndĩmwonie atĩ we ndoĩ kĩrĩa arauga, ithuĩ othe tũkorwo twĩ raini-inĩ ĩmwe, tũerewane nĩguo amenye kana nĩakũnjokeria, tũmenye mũtaratara wa kũmĩcokia na kũnjokeria mbeca ciakwa kana anengere TV ĩngĩ.

Ũndũ ũrĩa wa bata mũno gũĩkĩra matawa ma barabara nĩ kũgĩtĩra ũgĩtĩri wa athii na andũ arĩa maratwara matawa, tondũ nĩ ũgũkora rĩrĩa mũndũ aragerera barabara mwena ũrĩa ũtarĩ matawa, ngari no yũke na tuge no anga mũndũ ũcio ndegũmenyaga hena mũndũ hau, na mũndũ ũcio no agũthe mũndũ ũcio na mũndũ ũcio na akorwo na maũndũ ta, mũndũ ũcio no akue, kana mũndũ ũcio atwarwo thibitarĩ no akorwo n aunĩkĩte mahũngũ. Ningĩ bata wa gũĩkĩra matawa nĩ, nĩũndũ wa kuongerea ũgitĩri wa andũ. Ũkoraga aici aingĩ mendete kũrũgama handũ harĩa hatarĩ matawa na handũ harĩa hena njĩra, tondũ nĩ aramenya kwĩna andũ me gũkorwo mokĩrĩte rũcinĩ magathiĩ mawĩra mao no nĩ megũcoka hwainĩ kwĩna nduma magerere hau, rĩu nĩ ũgũkora aici aingĩ nĩ marugamaga hau barabara-inĩ ĩyo na ũgakora mũndũ nĩ atunywo kĩndũ kĩrĩa egũthiĩte wĩra-inĩ na akĩrutĩra wĩra

Ngũaria ndĩ ta mũndu mwĩthĩ ona niĩ, andũ ethĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa ũrĩa tuonaga mĩtugo ya ũndũire ikĩringithanio na mũtũrĩre wa thaici, nĩ tuoiaga ũndũire wa tene wĩ na maũndũ maingĩ, tondu ũkoraga ithuĩ twĩ ta andũ ethi, tũikarĩte na tũkamenya gũĩka maũndu maitũ ihenya ihenya, tũtikoragwo na ngoro ĩyo atĩ ya gũeterera atĩ nginya kĩndũ gĩkinye hau. Nĩ tũendaga maũndũ maitũ okorwo nĩ ta wĩra twathi twahoya, tũheo ihenya, kana okorwo nĩ ithuĩ tũrenda mawoni maitũ maiguuo na andũ meke kĩrĩa tũrenda, tũkariganĩrwo atĩ kwĩna mũtaratara tũbataire gũbũatĩrĩra nĩ guo mawoni maitĩ maiguuo kana kĩrĩa tũrenda gĩĩkwo gĩkwo, na nĩ ũkoraga nĩ tũrakorwo tũkĩhĩtania mũno na maũndũ ma ũndũĩre na marĩa ithuĩ mĩtũrĩre ya kĩĩrĩu ũrĩa ĩhana.

Mũthenya wakwa wagũthiĩ wĩra, kuma mũciĩ nginya taũni-inĩ yakwa, njikaraga taũni-inĩ ya Mũrang'a, na mũthenya wakwa wa wĩra ũkoragwo ũũ: Wanjagia, wanjagia thaa ikũmi na ĩmwe rũcinĩ, ngokĩra ngathondeka gĩtanda gĩakwa, ngaruga cai wakwa, ngethamba mwĩrĩ, ngethamba magũrũ, ngekĩra nguo ciakwa cia wĩra, nganyua caai na ngahinga nyũmba yakwa, ngatiga ndarora nyũmba yakwa ĩ cawa na ndathondeka maũndũ nyũmba-inĩ yakwa, ngahinga nyũmba yakwa nĩguo nyanjie thabarĩ ya kuma gwakwa nginya taũni-inĩ. Kuma gwakwa nginya taũni nĩ ndagĩka ta ikũmi ũguo, na ndakinya taũni, nĩnjoyaga, nĩhaicaga njĩra ĩngĩ yagũthiĩ thibitarĩ, tondũ niĩ ndĩraruta wĩra thibitarĩ-inĩ wa Mũrang'a level five. Ngathiĩ kũu na ngathomerwo njutĩ ciakwa, mũthenya wakwa ũrĩa ũbangĩtwo, na maũndũ marĩa nwĩka, na hĩndĩ ĩyo ngacenjia nguo ciakwa cia mũciĩ, ngekĩra cia thibitarĩ nĩguo nyanjie wĩra wakwa wa hĩndĩ ĩyo, na ũguo nĩguo mũthenya wakwa ũkoragwo.

Marũa marĩa mabataraga rĩrĩa mũndũ arahoya NTSA marũa magũtwarithia ngari nĩ, ũkoragwo wĩrĩtwo wambe ũthiĩ cukuru, wambe ũthiĩ cukuru ĩrĩa ĩyandĩkithĩtio nĩ thirikari atĩ noĩgũbundithie na ũkorwo ndereba kamiri, wathiĩ thukuru nĩmakuoyagĩra kĩndũ gĩtagwo PDL, ĩmanicĩte marũa ma wee kũonania nĩurathoma, na nĩũhetwo rũtha ũkorwo ũgĩtwarithia ngari ĩyo ya, ya cukuru. Arabu warĩkia ĩyorĩ, cukuru ĩyo nĩ ĩthiaga caiti-inĩ ya Ecitizen, ĩkandĩka, ĩkandĩka detail ĩkandĩka rĩtwa rĩaku, mĩaka yaku, cukuru ĩyo ĩrĩa ũrathomera, na ĩkandĩka ĩrenda gũkwandĩkĩra ũkorwo nĩwaheo marũa magũtwarithia ngari nĩ NTSA, nĩguo NTSA ĩtĩkĩre ũthiĩ kũrĩ NTSA, wĩkithio kĩgeranio gĩagũtwara ngari, na ona gĩagũthomithio kũrio macwari, nĩguo mamenye wee noũhote gũtwara ngari, nĩguo ũheo marũa mau. Rĩu nonginya ũrũmĩrĩre mĩtaratara ĩyo, nĩguo ũheo marũa.

Kũndũ kũrĩa kwa magegania thĩinĩ wa Kenya njũĩ na menyete nĩ kũndũ gwĩtagwo Sombeya, thĩinĩ wa Njoro kauntĩ-inĩ ya Naikuru, nĩgũkoragwo na ndemu, ndemu ĩyo ĩtagwo Kainainia. Ndemu ĩyo rĩ, twĩragwo yaihũrĩte maaĩ tene, yaihũra maaĩ tene ĩ, gũgĩcoka nyeki ĩgĩkũra igũrũ wa maaĩ mau, na nyeki ĩyo ĩgĩkorwo ĩnditũ, ũrĩa atĩ kwĩna maaĩ thĩ, na kwĩna nyeki igũrũ, na ona ng'ombe yenyewe noĩrũgame hau na ĩrũgarũge, kana ona andũ, tondũ onaniĩ nĩthiĩte kũu, nĩndathiĩte rĩmwe, twauma kanitha tũkĩgera kũu, tũgathiĩ tũkarũgama igũrũ wa nyeki ĩyo, na thĩ kũihũire maaĩ ndũkariganĩrwo ũguo, tũkarũga rũga, ĩgakũrũga rũgia ũguo, na rĩu kũrũgarũgio ũguo nĩkuo gwĩtagwo kainainia, nanĩkĩo kũu gwĩtagwo Kainainia. Kũu nĩkuo, kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩa magegania njũĩ thĩinĩ wa Kenya, tondũ nĩndigagwo atĩrĩ, maaĩ maya na maaĩ twĩragwo nĩmaritũĩ, nyeki ĩno kaĩ ĩnditũ atĩa ũrĩa mũndũ atangĩtoboka nathĩinĩ maaĩ-inĩ mau.

Ndĩ thimũ-inĩ, rĩrĩa ndoya thimũ yakwa na nĩndĩrenda kũhũrĩra mũrata wakwa ũrĩa tũtaranĩirie nake kwa kahinda kanene, na nĩndĩrenda kũmenya ũrĩa akoretwo, ngwanjia na kũgeithia mũrata wakwa, menye kana arĩo cawa, naniĩ ndĩmwĩre mbandũ ndĩ cawa. Nyanjie na kũmwĩra ũrĩa niĩ ngoretwo, ta thaa ici ũũ ũrĩa ndĩ thibitarĩ-inĩ wa Mũrang'a, ndĩmwĩre indo iria ndĩrona, ũrĩa kũhana, ũrĩa andũ mahana, maũndũ marĩa thomete, nĩgetha onake ahote kũnjĩra, kũrĩa arĩĩ, ũrĩa areka, kĩrĩa areka, andũ arĩa menao, na kuma hau nonjoe kaũndũ gwĩ kĩndũ kĩmwe kĩra ekũnjĩra, nĩguo twarie nake, menye. Na ningĩ ona tũngĩaga, angĩkorwo ndekũnjĩra maũndũ marĩa areka, nondĩmũrie tu itegũtinda ngĩmũhitha ndĩmũrie akoretwo atĩa, nĩguo anjĩre.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ maheagwo iheo nĩ hĩndĩ ta ĩno; rĩrĩa kwĩna sherehe cia bũrũri. Rĩrĩa Mũtongoria wa bũrũri endaga kũhe andũ iheo ta cia harambee. Kana rĩrĩa tuge athaki mathiĩ nja wa bũrũri na magakorwo nĩ macinda, Mũtongoria wa bũrũri nĩ amaheaga iheo. Na ningĩ kĩrĩa arutwo a cukuru meka wega nĩ maheagwo iheo. Na ningĩ o mũndũ o harĩa arĩ eka wega, nĩ aheagwo kĩheo nĩguo acokerio ngatho nĩ wĩra ũrĩa wake mwega

Kambĩinĩ cia kũhũrana na mũrimũ wa marĩria ciĩkagwo ũũ rũgongo-inĩ rwa bũrũri, nĩ mekaga mĩbango ya gũthiĩ o nyũmba kwĩ nyũmba makĩĩraga aciari ũrĩa me kũrora ciana ciao nĩ guo citokagĩe na marĩria, na kũmathomithia maũndũ ta, kũaga gũkorwo na tũmaaĩ twĩ hau nja tũtareka kĩndũ, kũhe ciana ciao njanjo cia marĩria, kũgũra neti, makome rungu wa neti, na ningĩ kũrora ciana, na ningĩ kũgũra mosquito coils iria citũmaga mbu ũthire, na ningĩ arĩa matongoragia kambĩini ici nĩ ũkoraga thirikari ya kauntĩ nĩyo ĩranyitanĩra na madagĩtarĩ a thibitarĩ fulani kana ona andũ kĩũmbe arĩa marenda gũteithania na thirikari kũrũa na mũrimũ wa marĩria.

Kĩrĩa gĩtũmaga iria rĩa Victoria rĩgĩe na thamaki nyingĩ ũguo bũrũri~inĩ wa Kenya nĩgũkorwo atĩ maaĩ marĩa me mwena wa Kenya wa iria riria mwenya wa Kenya nĩ makoragwo matheru. Na ona thirikari ya Kenya nĩ ĩkagira mĩbango ya gũtigĩrĩra atĩ maaĩ mau nĩ matheru na ona andũ arĩa maraikara hau hakuhi na iria rĩu nĩ meragwo marore maaĩ mau. Tondũ thamaki nĩ ciendaga gũikara maaĩ~inĩ matheru nĩgwo cihote gũciarana. Ũkoraga mwena ũcio ũngĩ ũtarĩ bũrũri~inĩ wa Kenya wĩna andũ maraikara kũu na andũ acio nĩ matega indo ciĩna gĩko maaĩ~inĩ. Ũgakora atĩ thamaki iria cimwena ũcio cĩtirakũra ta ũrĩa ciɡũkũra cĩ mwena~inĩ ũyũ wa Kenya.

Kĩrĩa gĩtũmaga ateti rĩrĩa makinya hĩndĩ cia kambĩini mathiĩ methe kĩama gĩa athuri kĩa Luo hĩndĩ ya ithurano nĩ, ũkoraga atĩrĩrĩ, mũteti wa , mũteti wa mwena ũcio ũngĩ wa mwena wa bũrũri ũrĩa abinganaga na arũĩrĩri a bũrũriĩ, ena, nĩoĩkaine mũno, mwena ũcio, na nĩũkoraga ateti aingĩ nĩmarenda gũkorwo mena ngwatanĩro njega nake, nĩguo andũ acio a Luo mamahe kura. Rĩu ũkoraga nonginya methe athuri, nĩguo monanie mena ũrũmwe, na nĩguo mone kura icio cia mwena ũcio.

Kĩrĩa gĩtũmaga mũrimũ wa HIV and AIDS ũrĩ mũrigo mũnene harĩ andũ matarĩ mbeca nyingĩ, nĩ ũkoraga atĩrĩrĩ, mũndũ arwara mũkingo, nĩ aremagwo nĩ kũruta wĩra, na andũ arĩa maraikara nake tuge matiĩhotete kĩmbeca, na nĩ ũkoraga rĩrĩa mũndũ ũyũ e mũrwaru mũkingo, arendekana arĩe irio iria ciramũtheithia mwĩrĩ, irio iria ciĩ na maũndu marĩa mabatanaire makorwo irio-inĩ, rĩu nĩ ukoraga mũndũ ũcio ndararuta wĩra, na bamĩrĩ yao ndĩrĩ na mbeca na nĩngĩ nĩ abatiĩ gĩa kũrĩa wega, na ningĩ nĩ abatiĩ gwa kũgĩra ndawa icio thibitarĩ o mũthenya, na ningĩ nĩ ũkoraga mũndũ ũrĩa e mũrũaru mũkingo nĩ akoragwo, mwĩrĩ wake nĩ ũkoragwo ndũrĩ na hinya wa kũhũrana na mĩrimũ ĩngĩ, rĩu mũndũ ũcio nĩ arũaraga kaingĩ na kainígĩ, na ningĩ bamĩrĩ yake okorwo ndĩrĩ na mbeca nĩ ĩgũkorwo na ihinda rĩnene gũtinda ikĩmũtwara thibitarĩ nĩ guo ahote gũteithĩka.

Ĩĩ nĩ ndĩretĩkania atĩ mĩtambo ya ndigito no yongerere ũnyitanĩri wa mũingĩ na kwĩhokeke ũikia-inĩ wa kura. Tondũ nĩ ũgũkora rĩrĩa andũ maraikia kura mena mĩtambo-inĩ ya ndigito, andũ aingĩ nĩ mekũhota kuona andũ arĩa maraikia kura na mahote gũtarania nao. Na okorwo hena ũici ũgwĩkĩka hau gatagatĩ-inĩ andũ nĩ mekũhota kũmenya tondũ kila kĩndũ kĩ ũtheri-inĩ. Andũ nĩ mekũhota kũmenya hena kĩrĩa gĩtauma ho kĩongerereka. Rĩu mĩtambo ya ndigito nĩ ĩteithĩtie andũ ũhoro-inĩ wa kũnyitanĩra na ningĩ nĩ ũteithĩtie hanene ũikia-inĩ wa kura. Tondũ ũkoraga ta mabũrũri ta America ũcio mĩtambo ya ndigito nĩyo ĩtũmĩkaga na nĩ mahotaga gũikia kura na thayũ, na makamenya nũ wacinda na thayũ. Mategũtinda na maũndũ maingĩ ma kuuga atĩ kura nĩ ciirwo kana maũndũ matauma mekĩke nĩ mekĩ...

Nyũmba iria ciũĩkaine mũno maũndũ-inĩ ma teknolojia taũni-inĩ yakwa, niĩ ndĩ taũni-inĩ ya Mũrang'a, na nyũmba ĩrĩa njũĩ ĩtaithĩtie mũno, nĩ nyũmba ĩrĩa ĩkoragwo yunibacĩtĩ-inĩ ya Mũrang'a, kũrĩa yunibacitĩ ũcio, thukuru ũcio nĩwoyaga arutwo arĩa marenda kũmenya, arĩa marenda kũruta kothi cia moko, arĩa marenda kũmenya mawĩra ta ma gwaka nyũmba, gwaka indo ta itĩ na metha, ũkoraga nyũmba ĩyo nĩ ĩramahe ũmenyo wa kũmenya ũrĩa indo, wa gũbundithio, na kũmenya ũrĩa indo icio cigũikara, na onao makahota gũthondeka indo icio, na magacionania.

Maũndũ marĩa ma bata mekĩkire hĩndĩ ya kũheanwo kwa watho wa gatiba wa mwaka wa ngiri igĩrĩ ikũmi na ikũmi, wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, marĩ maya: Nĩkwandĩkithirio gwakwo gwa barabara ya Thika super highway, ĩrĩa yambĩrĩirio nĩ mũnene wa bũrũri Mwai wa kĩbakĩ, na ĩrĩa thaa ici andũ aingĩ nĩyo matũmagĩra na ĩrĩa yatũmire kuma kuma Thĩka nginya Nairobi, gũkorwo na raithi mũno. Ningĩ nĩyarehire watho wa gũkorwo na gĩthomo gĩa burĩ, kũrĩa ciana nyingĩ nĩciahotire gũtwarwo macukuru, tondũ tene andũ matiarĩ na mbeca ciagũthomithia ciana. Rĩu wakora rĩrĩa auga andũ marathiĩ cukuru burĩ, ciana nyingĩ nĩciahotire gũthiĩ cukuru. Ningĩ ũrakora, nĩ aheire arutani wĩra na ĩgĩtũma andũ aingĩ makorwo makĩandĩkwo, na makĩheo mawĩra na andũ makĩhota kũgĩa mbeca cia gũtũmĩra omũthenya, na ningĩ nĩarehire bikibiki iria ciataithirie andũ aingĩ, mũno agĩkũyũ, anake agĩkũyũ kũgĩa mawĩra, na magĩtiga njohi na magĩkorwo na mbeca mangĩgĩa kwĩrũgamĩrĩra.

Kĩrĩa gĩtũmaga Kenya ĩkorwo nĩ ya mwanya kwa gũceerera ageni kũringithanio na kũndũ kũngĩ thĩinĩ wa Africa. Nĩ ũkoraga atĩ Kenya kwĩna nyamũ ta simba, mbogo, njogu, irĩa cikenagia ageni aingĩ. Na ningĩ nĩ ũkoraga Kenya kwĩna iria rĩa India rĩrĩa rĩ Mombasa. Na Mombasa kwĩ mahoteri maingĩ mathaka marĩa ageni mahotaga gũũka na magaikara na makarorwo wega ona o nginya magakena. Na ningĩ nĩ ũkoraga Kenya kwĩna Maasai Mara kũrĩa ageni mathiaga kuona nyamũ cikiuma kuma bũrũri wa Kenya cigĩthiĩ bũrũri wa Tanzania ũrĩa wĩ... Bũrũri wa Tanzania ũrĩa ũrigainie na ithuĩ. Na nĩ makenagĩrĩra mũno ta kuona nyingĩ maria maingĩ, ta kwĩna iria rĩa Nyahururu, Elementaita, Nakuru, Turkana bado nĩ kũrĩ iria. Na maũndũ ta Menengai Crater cia Menengai na mĩharũrũko mĩingĩ ĩrĩa ĩkoragwo bũrũri-inĩ ũyũ witũ.

Ikundi iria bũrũri-inĩ wa Kenya iteithĩkĩtie mũno harĩ ũthii wa na mbere wa ũrĩmi, rũhĩa-inĩ rwa Africa nĩ ikundi ta cia atumia, ũgakoraga atumia maraikara handũ hamwe makanyitana makagĩa na gĩkundi na makahoya ũteithio kũrĩ thirikari kana ona andũ kĩũmbe arĩa marenda kũmateithia nĩguo mendereithie ũrĩmi wao. Ningĩ nĩũkoraga atumia acio-ĩ kwĩ arĩa mena athuri na he arĩa matarĩ athuri. Rĩu nĩũkoraga kwĩna ikundi ingĩ cia atumia a ndigwa arĩa mokaga hamwe nĩguo mateithio ningĩ na meteithie thĩiniĩ wa ũrĩmi. Na ningĩ nĩũkoraga andũ ta ningĩ andũ akũrũ arĩa marenda kũiga indo ta njũkĩ, ũrĩmi ũrĩa ũtarĩ na wĩra mũingĩ, ningĩ nĩmokaga hamwe na nĩmateithĩkĩtio mũno nĩ ũrĩmi ũcio manjagia.

Ũrĩa ingĩteithia mũndũ arenda gũcokia kĩndũ gĩtakinyanĩire ikĩro, ingĩmwĩra atĩ ambe arore kĩndũ kĩu, ambe amenye wega kĩndũ kĩu kũrĩa aragũrĩte na ahũrĩre andũ acio aragũrĩire kĩndũ kĩu, amere kĩndũ kĩu ti kĩega, nĩguo onao makĩmenya makĩendia kĩndũ kĩu-ĩ makamenya kĩndũ kĩu gĩtikinyanĩire ikĩro, arabu acoke arie nao wega ndagathiĩ kũu na marakara kana amarĩrie ũru, amere tu kana no mamũcokerie kĩndũ kĩu na mĩtaratara ĩrĩa abataire kũrũmĩrĩra tondũ o kambũni nĩ ĩrĩ mĩtaratara yao ya gũcokerio kĩndũ. Arũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa ekũheo nĩguo ahote gũcokerio kĩndũ kĩu. Na ningĩ, niĩ no ndĩmwĩre atĩ no ndĩmwĩre atĩ acokerio kĩndũ kĩu-ĩ, ndagatinde agĩthiĩ kwĩra andũ angĩ atĩ kambũni ĩyo ĩrendia indo citikinyĩire mĩ ĩtakinyĩire kwendia indo citakinyĩrĩte ikĩro, tondũ kambũni ĩyo no ĩmũtware borithi nĩũndũ wa kũmĩthũkĩria rĩtwa.

Rĩrĩa ndamenya atĩ ngĩrĩha nĩndarĩha maita merĩ, na nĩndĩrenda gũcokerio mbeca ciakwa, ũũ nĩguo njĩkaga. Ngwamba ndĩmwĩre, hena hĩndĩ ndĩndeka ũguo. Ndĩndekora ndĩthĩinĩ wa ngari-inĩ, ngiuma Nairobi ngĩthiĩ Thĩka. Ngĩkora atĩ nĩndarĩha maita merĩ, na rĩrĩa ndonire nĩndarĩha maita merĩ, kĩrĩa ndekire nĩatĩ ndathire ngĩaria na mũndũ ũcio ũkuioyaga fare ekuoyaga mbeca cia ngari, ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩndarĩha maita merĩ, na ndinarĩha itekũmenya, ndarĩha maita merĩ tondũ ngũrĩhĩte rĩambere, na mecĩnji ĩyo yaga gũkorwo ĩgĩcokio ihenya, ndeciria ndinarĩha tondũ nĩngũkinyĩte kũrĩa ngwendaga gũthiĩ, ndarĩha rĩngĩ, arabu rĩrĩa ĩno yakerĩ yacokarĩ, nĩguo ona yambere yacoka ngĩmũria atĩrĩrĩ, ũkũndaithia atĩa? Mũndũ ũcio ambire akĩnjĩra Mũndũ ũcio anjĩrire atĩrĩrĩ, hatirĩ na thĩna, nĩekũnjokeria mbeca ciakwa, twakinya citĩnji, na twakinya citĩnjiĩ, mũndũ ũcio nĩanjokeirie. Rĩu niĩ ingĩra mũndũ, arie na mwene ngari, nĩguo acoke, nĩguo ahote gũcokerio mbeca ciake.

Ũrathi wa ũrĩa indo igũragwo, ũhutagia ũũ mĩtaratara ya kũgathĩka thogora wa indo. Ũkoraga ũrĩa indo iragũrwo kuuma kwĩ mũgũri, ũgakora mũrĩmi ũcio nĩegũtara mathabu ma ũrĩa agũrire mbegũ, ũrĩa acirĩmithirie, no ũrĩa agũciga ciĩ thitoo, no na ningĩ mũgũri ũrĩa aroka kũgũra ĩĩ, kĩndũ kĩrĩa ekũrĩa. Rĩu ũkoraga mũrĩmi eka mathabu mau mothe ĩĩ, we ũgĩuka kũgũra indo icio ĩĩ, ũgakora nĩ aiga thogora ya igũrũ, na wee wĩ ta mũgũri wagũra irio icio na thogora ya igũrũ ĩĩ, o nawe wacitwara thoko ĩĩ, ũgũciendia tu na thogora ya igũrũ, tondũ ũguo nĩguo onawe ũkũgĩa baida.

Ngwĩciria thoko ya nyeni igũcenjia ũũ rĩrĩa twerekeire ihinda rĩa thigũkũ, ũgũkora andũ aingĩ nyeni nĩ irio iria ciongagĩrĩra mwĩrĩ hinya, na andũ aingĩ nĩ mendete kũrĩa nyeni, ona ndagĩtarĩ aingĩ matwĩraga ũrĩe nyeni nyingĩ kwĩ ngima, rĩu ũgũkora atĩrĩrĩ, rĩrĩ tũerekeire thigũkũ thoko ya nyeni nĩ ĩkũhaica, andũ nĩ mekũenda nyeni, na mbei ya nyeni nĩ ĩkũhaica, na yahaicaĩ thoko yayo nĩ ĩgukorwo ĩ njega kwĩ mũrĩmi wa nyeni na andũ aingĩ nĩ me kwenda nyeni ,na maita maingĩ andũ nĩ nyeni mariagaga, rĩu nyeni nĩ cigũkorwo ciĩna thoko.

Ũrigitani wa TB Kenya, nĩũteithĩkĩte mũno nĩ mĩtambo ĩno ya ndinjito, na maũndũ marĩa mambĩrĩirio ma ũrigitani ũcio. Tũrakora, mũrwaru wa TB, nĩ endaga ogũthiĩ thibitarĩ, hakuhĩ ota wiki, kana ota mweri, kũgĩra ndawa icio, na ningĩ tondũ nĩmeragwo ndawa icio ciao, waga gũcinyua wega, nĩũgũcicokera okwanjia rĩrĩa wanjirie. Rĩurĩ, ũkoraga mũndũ athomete, na mũndũ aratũmĩra intaneti-inĩ na mĩtambo ĩno ya ndinjitoĩ, ũkoraga nĩarahota gũtara thikũ iria abataire gũkorwo nĩ aranyua ndawa ici, na mathaa, nĩguo akanyua ndawa icio rĩrĩa gũbataire na mathaa marĩa mabataire, na ndegũkorwo na mathĩna maingĩ akĩenderea kũnyua ndawa icio, na ndawa icio nĩcikũmũtaithia.

Kĩrĩa gĩatũmire thirikari ya Nairobi ĩtue itua rĩa, itua rĩa kũhũthĩra njĩra cia kũrĩha itarĩ cia mbeca barabara-inĩ nene ya Nairobi express way, nĩ atĩ, nĩwakoraga andũ aingĩ thaa ici ũrĩa mena mĩtambo ya intaneti na nĩmoĩ maũndũ maingĩ ma technology nĩmahotaga kũiya mbeca icio, na ũgakora rĩrĩa andũ, athii maroka kana matereba maroka makaiga igana rĩu hau kana magana mau merĩ, mũndũ ona noaume onakũu, na oke oe mbeca icio, na andũ matikamenye nĩwe woya. Norĩu ũrakora rĩrĩa thirikari ĩyo yamenyire ũguo, thirikari ĩyo yamenyire ũguo, nĩyarutire mũtambo ũciio wakũiga mbeca, na ĩkĩrehe mũtambo wa kũrĩhaga na thimũ, kana kandi, nĩguo ona wigĩrĩrĩku wongerereke, nĩguo ona makamenya, nũ arĩhirwe, thaa iria arĩhire, na nĩ mbeca cigana ciarĩhwo.

Mĩhĩnga ĩrĩa aruti a wĩra a ũgima wa mwĩrĩ makoranaga namo kana macemanagia namo rĩrĩa marageria kũnyitanĩra na andũ harĩ gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ nĩ maũndũ ta maya; Ũkoraga o rũrĩrĩ nĩ rũrĩ na maũndũ mamo marĩa wĩtĩkĩtie. Tondũ nĩ ũgũkora he ta rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ nĩ ũgũkora kwĩ andũ matetĩkĩtie gũthiĩ thibitarĩ. Metĩkĩtie atĩ no ũikare wĩ mũrwaru, ũhoe Ngai na ũhone. Na kwĩna arĩa metĩkĩtie atĩ to nginya ũthiĩ thibitarĩ, no ũthiĩ kũu nja ũnyue ũrĩe ndawa cia mĩtĩ na ũhone. Na kwĩna arĩa metĩkĩtie atĩ no nginya ũthiĩ thibitarĩ nĩguo ũhone. Rĩu nĩ ũkoraga maũndũ ta mau, mawĩtĩkio mau andũ acio metĩkĩtie nĩ mahũranaga na gĩthomo kĩrĩa agima a mwĩrĩ mathibitarĩ-inĩ megũka mamere na nĩmegũkorwo na tofauti mũnene.

Kĩrĩa gĩtũmaga TikTok ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya gũkĩra programm iria ingĩ gatagatĩ ka andũ othe nĩ ũũ, ũkoraga atĩ TikTok nĩ ĩhete andũ handũ ha kũmenyana na andũ aingĩ, ũrĩa ũkoraga, ũkoraga ta mũini aruta rwĩmbo, nĩekũrũtwara TikTok na andũ aingĩ nĩmegwĩka video nyingĩ na rwĩmbo rũu, na rwĩmbio rũu rũmenyekane, na ona mũndũ ũcio eka rwĩmbo rũu wega, atũme rũmenyekane, nake nĩamenyekanaga ohau. ũgakora ningĩ nĩ ĩrarĩha andũ, tondũ nĩũkoraga rĩrĩa andũ mena gathĩna, oke auge TikToku-inĩ, andũ nĩmanyitanaga, ta hĩndĩ ĩno mwanake ũyũ wĩtagwo cira akuire, andũ nĩmahotire kũnyitana, na makĩhe cũcũ wao mũigana wa mirioni inyanya, na iria ciamũtaithirie kũrũgamĩrĩra mathiko na marĩhi marĩa mothe mokire hĩndĩ ya mathiko make.

Rĩrĩa mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa Linda Mama ũrutaga wĩra ũũ, rĩrĩa mũtumia agĩa nda, nĩ ahotaga gũthiĩ thibitarĩ akeyandĩkithia nĩ guo ahote gũkorwo nĩ ararĩhĩrwo kiriniki iria ciothe abataire gũkorwo agĩthiĩ nĩ thirikari, tondũ o ũrĩa mũtaratara ũcio wĩtagwo Linda Mama nĩ kũrora mũtumia, nginya rĩrĩa ekũhota kwĩhingũra mwana mwega, na mwana ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, rĩu nĩ ũkoraga atĩrĩrĩ, mũtumia ũcio nĩ ekũrĩhĩrwo nĩ thirikari kiriniki ciothe, ona ningĩ nĩ ĩgũkinya hĩndĩ yake ya kũgĩa mwana nĩ yakinya nĩ egũthiĩ thibitarĩ, atungatwo nĩ atungata a ũgima wa mwĩrĩ, ahingũrwo agĩe mwana wega, na kira kĩndũ kĩrĩhwo, na mũtumia ũcio athi na mwana wake mũciĩ atarĩ na stress kana meciria ma kũmenya atĩrĩrĩ nĩ atiga bill ya thibitarĩ.

Ũrĩa niĩ ndĩrebanga kũhũrana na moritũ marĩa mangiumĩra matukũ mokĩte urĩmi-inĩ, ta mogarũrũku ma rĩera na gũcenjia gwa thoko nĩ ũũ; ndĩrebanga na gũthoma, gũthoma mabuku maingĩ ma ũrĩmi, nĩ ũrĩa ngamenya ũrĩa rĩera rĩngĩcenjia, kĩrĩa ingĩka nĩguo kũgitĩra mĩmera yakwa ndĩkome. Tuge ta rĩera rĩngĩcenjia hĩndĩ ya kĩmera rĩrĩa handĩte kĩndũ ta waru, rĩrĩa njũĩ waru cibatiĩ gũikara mĩeri ĩtatũ wega nĩguo cikũre. Nĩ ngamenya atĩ ciaga kuona maĩ maingĩ mweri-inĩ wa mbere na wa kerĩ citigũciara. Rĩu ngamenya atĩ no ndĩcitĩrĩrie maĩ na buate mũtaratara ũrĩa ngũkorwo thomete ibuku-inĩ ũrĩa atĩ nĩ ngũhota gũteithia kĩmera gĩakwa kĩrute waru nyingĩ.

Mũtaratara ũrĩa ingĩrũmĩrĩra kũhoya ngari ya gũkua arũaru rĩrĩ kũrĩ na ũndũ wa ũmĩra hi na hi mũciĩ-inĩ wakwa nĩ ũyũ, okorwo nĩ mũndũ njũĩ kana ona mũndũ itoĩ e gwakwa mũci, na nĩ aigua ũru kana nĩ akorwo akĩona ũgwati, ũũ nĩ guo ingĩka nĩ guo njĩtie ngari, ingĩhũra namba ya thibitarĩ ĩrĩa njũĩ hakuhĩ na ndĩmere rĩtwa rĩakwa, na harĩa ndĩ, na ningĩ ndĩmere kĩrĩa ndĩrenda, ndĩmere ndĩrenda ngari, ningĩ ndĩmere ndĩrenda ngari ĩyo nĩ ũndũ wa kĩ, ndĩmere nĩ mũndũ wĩ gwaka kana mũciĩ witũ, agĩa na ũrwaru kana akorwo ekĩte kĩndũ ta kũhĩa nĩ maaĩ, kana kũhĩa nĩ thitima, kana kũgũa akaunĩka mahũngũ, ndĩmere kĩndũ kĩrĩa kĩratũma njĩtie ngari na ndĩmere ũrĩa mũndũ ũcio ahana, nĩ guo mamenye kana nĩ megũka ihenya, kana no maikare hanini, na ningĩ ndĩmere mathaa marĩa kĩndũ kĩu gĩekĩka, na ũrĩa mũndu ũcio ahana.